Kaimutiet netai Ako nekorom kabisa ko ngalek ap omisiet kenyor kimyet ko kiy neuy kabisa ak malipo chepo kot kouy kenyor korangalek ap rapinik chekipunei keba kap kazi akeweksen kotilotilin rapinik chechang kabisa kongoite en month kouy kasit nia menyoru akot ropinik chetya. kora komi ngalek ap oratinwek korom nea ngoropon mopunoksei oret ko koimutiet nekorom kora noton

Somet tab rabinik kotoreti kipsomaninik konyor somanet nekararan si en tai yon komuche kotononchi gee chituuukul en somenywan. Koraa kotoretin sikik konomchi eut en lok Koraa chependii sukul akonomchu eut en ngalek ab temishet, Koraa komuche koyotyi biashara sikindet nemuche koribe gee koyotyi kijanaek cheimuche keribengee biashara notok eeeh. Koraa rabinik kotoreti bik eeh konyor tililindo lokok ak eeh ngalek ab kolokutik ak iyaat Koraa biashara nekonin paita en kila ak kila nemotonone okoti iteksen ak ialen Koraa imbaret nemuche iteki korik kuuk iteki lokok kuuk, iteki kii agetukul nemoche sikotoretin en mungarengu ak sobenguny tuukul.

Kasit netoreti biik chemeng'ech en kokwet ko kou keyotyi biashara kijanaek chemeng'echen anan vijana ak eeh ng'ot komii kii kou rabinik chekichong'onjin chekitoreten sikeyotyi biashara inoton, kora ko yoon mii kasi kwa vijana keswachoti oreet kesire kijanaek chemeng'echen sikonyorunen rabinik cheolen sobunit, kora kijanaek chemeng'echen konyoru toretet kobun serikalit neoo anan nebo kwenet anan nekiten kotoreti icheket sikonyorunen rabinik cheolen sobunit cheolen ing'oroik cheimuche koteksen en korikwak ak kotoreten familia nenywan, kora kimuche kium vijana en eeh yoon msanyiko kiumi icheket ak keyotyi kii netoreti ichek kouu ing'okenik kikochin en koyumotin icheket sikobai icheket Kou nekoo kouu tukaa ak kii aketukul nekikere kelee imuche.

Bankit nekonu rabinik chengerin ko bankit nebo Bosber ako inkindoo kotile ikinemu kotile mou bankishek alak cheiyonu eeh ikonoren ak korun imemuumko motile rabinik che Chang anaa iiimuu inemu rabinik kongeten account initon baka ake komotile rabinik che Chang lakini bankitab Bosber kotile rabinik che Chang. Nguni otindoi kenyishek mut mdoboishen bankit noton akoo okere kotile rabinik che Chang omokoitok loan Koraa bankit noton so mokinyorunen kii nekorom missing ana nekararan missing en bankit noton.

Sometab chepkondok Kou Tala ak kambunishek alak cheikoito rabinik ko akere toreti vijana chemeng'echen anan chesomoni konyorunen rabinik chetoreteng'e en sukul kora koimuche kotoreti itesen mung'arengung, itesen ng'ot iyote Nebo maiinik kotoretin kotesun rabinik cheimuche itesen mung'arengung, Kou noton ko kararan akere ko kararan kora sometab rabinik en Tala.

Tukuk chekinyoru en chorwandit ko kou toretet en boishonikab eunek anan ko boishonik alak tukul kouu alak kouu yoon kesom rabinik koimuchi kotoretin chorweng'ung amun momii akee netekemeonen nemo chorweng'ung, eeh inguni ko choronokuk chetoreti en yoon imii shida aketukul ak en oor aketukul nemoche toretet, chorwanditab tibiik ak murenik kokochin icheket chomnyet ak kobur koboiboekitun en familia nenywan, tesee kora kosich lokok eeh akorib icheket kouu elekikimwa kelee obaa ngweny ak otesake kouu biik alak chekikabwa en taai.